Profesa Wangarĩ wa Maathai oĩkaine muno nĩ gũkorwo nĩ we wambĩrĩirie mũbango wa Green Belt Movement gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ũrĩa warĩ nĩ mũbango wa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, na ũhandĩte mĩtĩ ta mirioni fifty. Wangarĩ wa Maathai nĩ oĩkaine nĩ gũkorwo nĩwe warĩ mũtumia wa mbere gũcinda kĩheo gĩa Nobel Peace Prize mwaka wa ngiri igĩri na inya.